Wambere nĩ Mũriũki wa Mũchoki ũrĩa ũkaga Inooro Tv, na ndĩmwendete mũno tondũ nĩathomaga mohoro wega, na o mũthenya wa kerĩ thaa ithatũ cia ũtukũ nĩarehaga tabarĩra ĩtagwo Taũkĩrwo kũrĩa ataragĩria maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũrinĩ, koguo mũndũ nĩahotaga gũtaũkwo maũndũ maingĩ na akamenya ũrĩa bũrũri witũ ũrerimũtha. Wakerĩ nake ĩtagwo Wawerũ wa Nyambura ũrĩa o nake ũkaga Inooro Tv, ndĩmwendete mũno tondũ nĩathomaga mohoro wega, na agatarĩria mũndũ akahota gũtaũkwo wega. Wagatatũ onake etagwo Wakarura wa Nyũtũ, ũrĩa nake ũtũrehagĩra mohoro tibii-inĩ ĩtagwo Inooro Tv.

Ũthiaga thimu-inĩ yaku, ũgathiĩ kwa Mpesa ũkahihinya arama ya njata ithatũ ithatũ inya hash, hau nĩho makũrehagĩra maũndu marĩa wagĩrĩiruo gwĩka, ũgathiĩ harĩa wandĩkĩrwo mũtaratara wa gũcenjania wa mbeca, harĩa makũhotithagia nginya kũrora maũndũ maku kĩumbe, na gũtũma mbeca. Na hau nĩho ũrehagĩrwo ndũmĩrĩri nini ,ya gũtũma mbeca na gũkũhotithia kũmenya ũrĩa ciagĩrĩiruo nĩ gũtũmwo.

Nĩ mũndũ wĩ kĩheo kĩa wĩini, na ũrĩa ũmĩte kuma gĩcagi-inĩ kĩa Mũrumba gĩcigo gĩa Siaya. Na oho nĩainaga nyĩmbo ciake na rũthiomi rwake rwa kĩnjaruo irĩa cikenagĩrĩrwo mũno nĩ andũ, na akendwo nĩ nyĩmbo ciake njega.

Wa mbere nĩ Victor Wanyama ũrĩa nĩwe warĩ mũkenya wa mbere gũthaka na timũ ya English Premier League. Wa keri nake etagwo Michael Orunga, ũrĩa ũĩkaine nĩ wingĩria mwega wa goal no we akoretwo e mũthaki mwega bũrũri-inĩ. Wa gatatũ nake etagwo Joseph Okumu ũrĩa ũĩkaine nĩ gũthakĩra timũ nene ya Harambee Stars na no oĩkaine ni ũndũ wa ũnene wake mwega.

He ibuku rĩtagwo a Grain Of Wheat rĩrĩa mwandĩki warĩo etagwo Ngugĩ wa Thiong'o ũrĩa ũĩkaine ta mwandĩki mũnene mũno wa mabuku naegatũ bũrũri-inĩ ,nĩ andĩkĩte mabuku maingĩ marĩa mamo mathomagwo macukuru-inĩ ona kana nja wa macukuru ũrĩa mũndũ angĩhota kũĩyũhĩgia kana gwĩka maũndũ.

Nĩ nyendete mũno thimũ ya Samsung mũno mũno Samsung A16, tondũ nĩ thimũ njega thimũ ĩikaraga ĩngĩmenyererwo wega, na thimũ ĩyo gwakinya nĩ gwakũhũra mbica nĩ ĩrutaga mbica theru, mbica ũrona kĩu nĩ kĩndũ kĩega na ĩgaikara mũno na ũngĩmĩmenyerera no wũikare nayo mĩaka mĩingĩ mũno ũndũ ũtegwĩciria kũgũra thimũ ĩngĩ na ihenya nĩkĩo ndĩmĩendete.

Mpesa nĩhũthĩkaga mũno thimũinĩ yakwa tondũ rĩrĩa wathiĩ biacarainĩ thikũ ici andũ maragũikĩria mbia nawe ũgekora ũkĩgũra kĩndũ kĩu rĩngĩ nĩkũgũra ũragũra na Mpesa gũtũmĩra mũndũ mbeca icio thimũinĩ yake kumbe ũndũ ũcio ũkangũria mũnoo na ũkandeithia tondũ tonginya ngĩgĩra kĩndũ kĩu gĩa kwendia thiĩ harĩa njagĩrĩrwo gũkĩgũra nondũme na thimũ na ndeherwo kĩndũ kĩu o harĩa ndĩ.

Kambũnĩ wa ũkũria wa mĩkorobia, nĩ ũkoretwo na umĩthio mũnene mũno, tondũ rĩria mũndũ ũcĩo agũuka mũgunda-ĩnĩ agũrĩre mũrimi mũkorobia ũcĩo cĩrĩngi ĩkũmi ,we athĩe kũrĩa mbere nĩ akwendia mbĩa nyĩngi gukira cĩrĩngi ĩkũmi. Agakorwo we niarahota gukorwo na mbĩa nyĩngi na agakorwo we niarahota gũcĩhura maita ,ũrĩa athĩre kũgura kũria mũgunda-ĩnĩ.

Wa mbere no nginya mũndũ akorwo na indo iria cibatarĩkaine gwĩka ũndũ ũyũ, indo ta gĩtũngũrũ, nyanya, maguta, thaburia, wambĩrĩria ũguo akoya gĩtũngũrũ, agakaranga agekĩra gĩtũngũrũ na maguta, agacikunĩka ageterera gĩtũngũrũ kĩhĩe. Gĩtũngũrũ kĩahĩa agekĩra nyanya ciake na cio ageterera cihĩe, ciahĩa angĩkorwo nĩ waru araruga agekĩra wake, ageterera ũhĩe hanini, kana akorwo ndaratukania na kĩndũ kĩngĩ agekĩra waru wake ageterera ũhĩe, wahĩa hanini agekĩra tũmaĩ, angĩkorwo nĩ ta mũcere ta ũcio aratherũkia akoya thaburia ĩngĩ agekĩra maĩ marĩa makũigana mũcere ũcio, agekĩra tũmaguta tũnini na gacumbĩ, agathambia mũcere wake, athambia mũcere wake akawũitĩrĩra hau. Akaũkunĩka ageterera ũhĩe, ciothe cia hĩa hau nĩho angĩkorwo he kĩndũ kĩngĩ araruga ta tũchipo natuo athitha waru ciake agacitinangia thaburia-inĩ ĩngĩ oho agĩatagĩrĩra ciothe ihĩe.

Nĩ nyambaga ngatinangĩa tũcunje tũnini tũnini tũrĩa ngũhota kũnyita wega ngĩthitha. Ngacoka ngarũta mbegũ icio ciothe ci hau gatagatĩ tondũ cĩtĩbatie kũrĩo cina manyamũ mau macio, nĩgetha hande rĩngĩ ikarĩo rĩrĩ irenge hĩndĩ ĩngĩ. Ngacoka nganyita irenge rĩũ, ngarĩthitha wega igũrũ ngarũta makoro mothe, ngĩrĩkĩraga handũ harĩa rĩbatie kũhĩra. Kuma hau ngareĩgĩrira riko rĩkahia nĩgetha rĩgatũĩka rĩa kũrĩka.

Nĩ ndinangagia tũcunjĩ tũnini tũnini tũrĩa ngũhota kũnyita ngĩmĩthiga. Kuma hau ngamĩthiga ũmwe kwa ũmwe ngĩikagia maĩ-inĩ matheru. Ndaikia maĩ-inĩ matheru ndarĩkia gũthiga nĩ njenjanagia maĩ mau tondũ mau magũkorwo magĩte gĩko. Ngacoka ngamĩtinania na gatagatĩ ngĩrutaga mĩri tondũ ndwagĩrĩiruo nĩ kũhagĩra na mĩri ĩyo. Kuma hau, ngamĩthambia o rĩngĩ ngĩkĩraga thaburia-inĩ ĩngĩ ĩ na maĩ matheru marĩa mekũhũthĩka kũmĩruga. Ngaigĩrĩra riko, angĩkorwo hena gacumbĩ gakwa, ngatatia gacumbĩ gakwa kanini nĩgetha yahĩa ĩkorwo na mũcamo mwega. Kuma hau okorwo hena gabiribiri gakwa, ngaikia gabiribiri nĩgetha ĩtuĩke mĩega ya kũrĩo.

Ũgĩciga nĩ wagĩrĩirwo ũmenyerere na ndũgacithambie ũgĩciga na ũcige handũ hahehu, o na oho ũgĩciga nĩ wagĩrĩirwo gũcioha na karatathi kana ucikie kanyamũ-inĩ ta gacuku kega na ũcikũmbe na gatambaya kega. Na o ho nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya harĩa waiga hatirĩ na matunda mangĩ ta marigũ tondũ nĩ mathũkaga na magacicũngĩrĩria gũthũka.

Nĩwambaga ũkahiũhia maĩ maku, makahiũha wega nĩgetha ũhote gũkima mũtu waku tondũ no nginya wambe ũkime mũtu ũcio. Maĩ mau mahiũha, nĩũmekĩraga handũ, harĩa ũgũtũmĩra gũkimĩra mũtu waku. Ũgathima maĩ maku kũringana na mũtu ũrĩa ũrakima, warĩkia gũthima maĩ, nĩwĩkĩraga gacumbĩ kanini na gacukari kanini nĩgetha cihote gũcama wega, Wauma hau nĩwĩitagĩrĩra mũtu waku maĩ-inĩ mau, ũkauruga weeega nĩgetha ũiguane, ũgakima mũtu waku wega. Waiguana ũgacoka ũkaũtinia tũcunjĩ tũnini tũnini ũkigaragaragia. Ũkigaragaria nĩũtũmagĩra gatĩ gaku ga kũgaragaria na kamũtĩ gaku, kuuma hau nĩ ũigagĩrĩra rũgĩo-inĩ rũaku rũrĩa ũigĩrĩire mwaki-inĩ, ũkaniaria ĩmwe kwe ĩmwe nĩgetha ĩhote kũnyita maguta wega. Waniaria hau nĩho ũcokaga ũgaciĩkĩra maguta ũkĩigaga harĩa ũrenda cikare handũ-inĩ hatheru. Kuma hau, ciahĩa, ũgaciga wega, ũgacibanga na igatuĩka cia kũrĩo.

Wambere wamĩruta mũgũnda nĩwagĩrĩirũo kũmĩũnũra mahuti mau ma igũrũ, tondũ ndũagĩrĩirũo kũmĩhĩhia ĩna mahuti. Wakerĩ waruta mahuti mau ma igũrũ, nĩwagĩrĩirũo kũruta miura, ĩrĩa ĩkoragũo yũmanĩrĩire kũu mbembe-inĩ, mũno mũno ĩkoragũo gatagatĩ wa mbembe, kana gatagatĩ wa mbembe ĩmwe na ĩno ĩngĩ. Kuma waruta miura nĩwagĩrĩirũo nĩgũthondeka mwaki waku, na mwaki ndũgakorũo wĩ mũingĩ, kana wĩ mũnini. Mwaki ũkorũo wĩ hau gatagatĩ-inĩ. Warĩkia gũthondeka mwaki nĩũmĩigagĩrĩra hau igũru, ĩkahĩa, kahora, kahora o ũkĩmĩgarũraga. Yahĩa mwena ũmwe, ũkagarũra mwena ũcio ũngĩ, ĩkahĩa yothe, na hau nĩho ĩtuĩkaga ya kũrĩo.

Hena irio mĩthemba mĩingĩ iria ironeka nĩkũrugwo irarugwo, hena irio ta mũcere, hena nyama, hena thubu na harĩ ona ingĩ haha thĩ iria ironeka cietereirio kũrugwo, na irio ici ikĩrugwo, nĩ cironeka cirahũthĩra mwaki wa ngũ na othaburia ĩrĩa ĩraruga, ĩna mũkono ũrĩa ũteithagĩrĩria mũndũ ndakahĩe, ũkĩruga ũkanyita mũkono ũcio. O ho hena thaburia ĩngĩ harĩa mũici ĩrĩa ĩronekana, thaburia ĩtahanaine na ĩrĩa ĩngĩ tondũ ici ingĩ cina mũnyitĩro ,nayo ndĩrĩ na mũnyitĩro.

Niwakagia mwaki waku angĩkorwo ũrahũthĩra mwaki wangũ, warĩkia gũakia mwaki waku, nĩwoyaga thaburia ĩria ũratũmĩra kũruga ũkamĩkĩra maaĩ, warĩkia gũĩkĩra maaĩ, ũkaigĩrĩra riko, na ũgakunĩka maaĩ macio nĩgetha maherũke naihenya, maaĩ mau marĩkia gũtherũka nĩũtahagia, angĩkorwo maaĩ mau nĩmaingĩha ugatahia maaĩ ũkaiga hau, mangĩaga kũigana nĩwongagĩrĩra, warĩkia ũguo maaĩ matherũka nĩwĩkĩraga mũtu waku ũkairuga okahora kahora, Maaĩ maga kũigana kana mũtu waingĩha, maaĩ marĩa ũtahirie nĩwoyaga ũkongerera nĩgetha mũtu ũtuĩke wakũiguana wega, kuma hau nĩwĩĩrugaga mũtu waku nginya ũkanyitana wahia mũena ũmwe, ũkagarũra mwena ũcio ũngĩ ĩkahĩa mĩena yothe yerĩ, warĩkia ũguo irio ciaku ciĩhia nĩũcigagĩrĩra handũ kana okonoreria handũ, ĩitha gathaninĩ, kana harĩa ũkwonoreria, na hau nĩho ũrĩkagia na ĩkarĩo.

Nĩkĩonekaga gĩcigo-inĩ gĩa gũitũ mũno, harĩa ndĩkĩhũthagĩra ngĩruga irio. Ndĩgĩthambagia wega, ngagĩkirĩra irio-inĩ ciakwa, ndarĩkia gũkaranga gĩtũngũrũ gĩakwa kĩahĩa, na ndekĩra nyanya ciakwa ciahĩa, hau nĩho ndĩgĩkiragĩra nĩgetha irio ciakwa cigĩe na mũcamo mwega.

Hena bengi ya Access Kenya, ĩrĩa ĩheyanaga mbeca na marĩhi mathĩ mũno, na hena bengi ya Standard Chartered ĩrĩa o nayo nĩĩheyanaga ngombo na ũkarĩha na marĩhi mathĩ, ĩyo ĩngĩ nĩ bengi ya Stanbic ĩyo nayo no bengi ya kũheyana ngombo, ĩyo ĩngĩ nĩ bengi ya I&M, na hena bengi ya Cooperative, na ĩyo ĩngĩ nĩ bengi ya Kingdom.

Mwana aciarwo aima thibitarĩ akinya mũciĩ nĩkugagwo ngemi, angĩkorwo nĩ mwana wa kahĩ akaũgĩrwa ngemi ithatũ, angĩkorwo nĩ mwana wa kairĩtu akaũgĩrwe ngemi ithano. Kuuma hau nĩkũbangagwo mũthenya wa gũkũngũĩra mũciari ũcio, mwana ũcio ũgonga na kĩheo gĩa kũhe mwana ũcio na ũkahe mũciari ũcio na tũkamakũngũĩra ũrĩa kũbatiĩ.

Ĩĩ ũmenyo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ ũheanĩtwo, tarĩu kwa mũhiano andũ arĩa makoragwo na mũrimũ wa mũkingo he mũthenya ũrĩa makoragwo mahetwo wa gũthiĩ gũthomithio ũrĩa magĩrĩirwo gũikara na mũrimũ ũcio, na kĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩrĩa nĩguo gũtũma mũrimũ ũcio ndũkamahote mũno na kĩrĩa magĩrĩirwo kũnyuanĩria na ndawa ciao, na magathomithio ũrĩa magĩrĩirwo kũnyua ndawa ciao nĩgetha mahote gũikara matukũ maingĩ na mahote kũhũrana na mũrimũ ũcio.

Angĩkorwo mũndũ ũcio arahika na gũĩka ũhiki, wa mbere mwena wa mwanake ũrĩa ũramũhikia nĩmambaga magoka, magoka ũthoni, nĩgetha mahoe mũthenya wa ũhiki. Marĩkia kũhoya mũthenya wa ũhiki, nĩgũbangagwo mũthenya wa ũhiki na ũhiki ũgekwo naacio magatuĩka nĩ mahikania. No angĩkorwo andũ acio matireka ũhiki, andũ a mwena wa mwanake, nĩmokaga kwa mũirĩtu, na magoka na mbia makaiga nĩo me na mũirĩtu na makahoya mathiĩ na mũirĩtu kũrĩ aciari a mũirĩtu, na acio matuĩkaga a kũhikania ũguo.

Mũndũ akua wa mbere nĩatwaragwo nyũmba-inĩ ya kũiga andũ arĩa akuũ akamba akaigwo kũu, agacoka kũrĩa mũciĩ gũgathondekwo gĩkundi gacakanywo wiki ĩmwe. Kuuma hau gũgathondekwo mũthenya ũria ekũhurũkio kana egũthikwo. Mũthenya wa gũthikwo wa kinya nĩ mũthiaga nyumba ĩ yo yakũiga andũ arĩa akuũ, mũkarutĩrwo mũndũ wanyũ, na mũgakunũrĩrwo mũkamuona rita rĩa mũico. Kuuma hau nĩmwonaga mũndũ wanyu mũgathiĩ nake mũciĩ, mũkamũrutĩra igongona rĩake rĩrĩa rĩagĩrĩire. Arutĩrwo igongona nĩ atwaragwo harĩa arahurũkio kana harĩa arathikwo, mũkamũthika na arata kana andũ ake, mũndũ agaikia tĩĩri, ũgaikia tĩĩri rĩa mũico na agathikwo.

Wa mbere, he mũndũ ũkoragwo ũcagũrĩtwo kũnyite andũ ũgeni. Arĩkia kũnyita andũ ũgeni nĩ hakoragwo na kamweke ga kũina nyĩmbo angĩkorwo harĩ mũndũ ũrenda kĩheo kamweke aine rwĩmbo kana auge kaũndũ kana auge kaũndũ kana kũinĩra mũhiki kana mũhikania rwĩmbo hau nĩyo ainagĩra rwĩmbo rwake. Marĩkia ũguo nĩ marĩkagia na macokaga magacenjania mĩhĩtwa yao mũhiki na mũhikania magacenjania mĩhĩtwa, marĩkia gũcenjania mĩhĩtwa, nĩ gĩkoragwo na gwĩkĩrana mbete. Hau nĩho mũhiki ekĩraga mũhikania mbete na mũhikania agekĩra mũhiki mbete na marĩkia ũguo nĩ makindagĩra mĩhĩtwa yao harĩa mahũranaga kiss. Marĩkia hau nĩ maumaga magathiĩ ikeno-inĩ ciao harĩa mũhiki na mũhikania, mathiaga kũndũ gũtiganĩte kana kũndũ magũcagũrĩte, kũndũ kwega kũrĩa maraigua nĩ magĩrĩire magathiĩ gũkenera na kũu.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia na gwĩkũria kĩwĩra, kana gwĩkũria kĩmeciria, kana kwandandũra meciria maku. Tondũ rĩrĩa ũgũthiĩ nakũu wethe wĩra wage, kana wage mũndũ wa gũkwandĩka, nĩũgũka hau mũcii woe waru ciaku, ũthiĩ ũcine na wone mũndũ ũkwenderia, kumbe nĩũgũthi wone ciringi yaku. Oho nĩ ũteithagia na gũkũria bũrũri tondũ rĩrĩa andũ aingĩ magwĩka ũũ, nĩhagĩaga na ciringi ĩkumĩra. Oho ĩgatuĩka rĩu nĩyakũria mũndũ na ĩgakũria bũrũri wĩ wothe.

Nĩ ndĩmĩendete tondũ, mũndũ nĩ athiaga ũkarũra ndwari ya naihenya kana ndwari ũtakwĩrĩgĩrĩire. No rĩu wĩna kandi ĩno, nĩ ũthiaga rĩrĩa warũara wakoma thibitarĩ kana ũtakomete, na watarĩrwo mbia ciaku ciangĩha mũno, nĩ ĩkũrĩhagĩra. Onokorwo ndĩgũkũrĩhĩra ciothe nĩ ĩkũrĩhagĩra tũnini ũgatuĩka ona ndũngĩhingĩrĩrio thibitarĩ kana wage marĩhi ma ndawa tondũ nĩĩgũkũrĩhĩra mbia irĩa ĩgũkũhotithia.

Hena rĩthiti ya kuonania indo irĩa ciothe cigũrĩtwo, na o indo ici nĩ ciandĩkĩtwo o kĩndũ na mbei yakĩo, kumbe no kĩhotithie mũndũ kũmenya kĩndũ kĩrĩa kĩongererekete, kana kĩndũ kĩrĩa kĩgũĩte. Na rĩthiti-inĩ hena mũhũri, ũrĩa ũhũrĩtwo kuonania indo ici ciothe nĩ ndĩhe. Na hena kĩndũ kĩngĩ gĩa bata, kĩrĩa nĩ rĩthiti ĩno, ĩrĩa yonanagia angĩkorwo nĩ gũtũmwo ũgũtũmĩtwo, nĩ yonanagia nĩ wagũra indo ciothe, na nĩ wagũra na mbei ĩrĩa yagĩrĩire.

Hena bataraica ĩtagwo NPK, ĩrĩa waita nganja ciaku nĩ ĩthiraga ya cia tĩri kũnora kana kũhĩnja, nĩ ũmenya tĩri waku nĩ mũnoru na nĩ mwagĩrĩru kũhanda kĩndũ o gĩothe. Wa keeri hena bataraica ĩtagwo DAP, onayo nĩ ĩhũthĩkaga kũnoria tĩri, na ĩkagĩrithia irio ciaku. Ya gatatũ hena bataraica ĩtagwo CAN, na harĩ ona bataraica ĩtagwo Urea.

Hena mbĩcĩni, ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mboco. Mboco ironeka nĩ cia kwendia. Na hena gacuku kanini, ga gũthima mboco ici, nĩguo mwendia kana mũgũri, hatikagĩe mũndũ ũkũheneka. Na hena matunda matiganĩte, ta mababaĩ. Marĩa hena meru, na hena methĩ, marĩa ũngĩgũra ũthie ũrĩe hau hau, kana ũgũre methi, ũthiĩ ũrinde ũrĩe mũthenya ũngĩ. Na hena meroni, ĩrĩa ũngĩgũra, ũthiĩ ũige ũgũteithie mwĩrĩ-inĩ waku. Na oho hena mĩanga, ĩrĩa ũngĩgũra, ũthiĩ ũthithe, ũruge, ũrĩanĩrire na cai kana ũrĩanĩrie na kĩndũ kĩngĩ.

Nĩmwambaga mũgaikara thĩ na aciari a mũthũri, mũkamenyana wega, mũkagĩa na ihinda rĩa kwaria, mũgacoka aciari acio magagũikaria thĩ, magakũhe rũgano ũrĩa wagĩrĩirwo kũrũgamia mũciĩ waku, na ũrĩa wagĩrĩirwo kũrora mũthuri waku, na ũrĩa wagĩrĩirwo kũgia na mũciĩ mwega, nĩguo mũciĩ waku ũhote kũrũgama.

Wambere nĩ ũroraga mbegũ ĩyo kana nĩĩkaga wega gĩcigo-inĩ gĩa kwanyu, tondũ no ũkorwo ũrahanda mbegũ na kũrĩa wũikaraga mbegũ ĩyo ndĩngĩka wega. Wakerĩ nĩũroraga rĩera no ũkorwo kwĩna riũa nekorwo mbegũ ĩyo ndĩngĩkũra kwĩna riũa ĩkũraga wega kwĩna mbura, kumbe nĩwagĩrĩirwo kũrora rĩera rĩrĩa rĩkuo mbere ya ũhande mbegũ kana ũgũrĩte mbegũ. Ya gatatũ nĩũroraga mũthemba wa tĩri no ũkorwo nĩũrahanda mbegũ ĩkorwo tĩri ũrĩa kũrĩa ũrĩ ndũmĩagĩrĩire, kumbe nĩwagĩrĩirwo kũrora tĩri nĩguo mbegũ ĩyo ĩtuĩke ya kwagĩrĩra.

Nĩmahandaga mĩtĩ mũno mũno, mĩtĩ mĩthemba mĩingĩ tondũ gũtuĩkaga kũndũ kwĩna mĩtĩ mĩingĩ mbura nĩyũkaga na nĩĩtũmaga kũre mũno. Na oho nĩmagiragĩrĩria gũtemwo kwa mĩtĩ tondũ rĩrĩa mĩtĩ yatemwo kũndũ kũu nĩkwagaga mbura na gũkoma mũno. Oho he mĩtĩ yagiragio kũhandwo mĩtĩ ta mĩbaũ tondũ mĩtĩ icio nĩĩtũmaga kũndũ kũme na kũrĩa kũriganĩtie nakuo gũkoma, na oho mĩtĩ ĩyo nĩ ĩtũmaga nginya njũĩ cihwe, kumbe mĩtĩ ĩyo nĩyagiragio kĩhandwo mũno na andũ makerwo mahande ĩrĩa ĩngĩtũma mbura yure.

Nĩ kĩonekaga. Na ndĩkĩhũthĩraga kaingĩ rĩrĩa ndĩraruga irio ciakwa, kĩndũ ta ngima, kana kĩndũ ingĩhũthĩra gĩta gĩtoero. Nĩ ndĩanagĩria nakĩo gĩta gĩtoero. Na nĩndĩkĩendete to nĩ kĩndũ mũndũ ahotaga kwĩgũrĩra, gĩtikoragwo na mbei nene ĩrĩa mũndũ angĩremwo kũgũra, na oho nĩ kĩtũmaga mwĩrĩ ũgĩe na hinya mũno.

Wa mbere no nginya ndĩmũthikĩrĩrie na ndĩe ũrĩa mũndũ mũkũrũ kũngĩra aranjĩra njige, na mũndũ mũkũrũ kũngĩra angĩnjarĩria ndibatiĩ kwaria kana kũmũcokeria ũru, batiĩ gweterera arĩkie kwaria nĩguo njarie. Wa kerĩ, mũndũ mũkũrũ angĩkora njikarĩte thĩ na hatire handũ hangĩ ha gũikarĩra, nĩbatiĩ kũmũrũgamĩra aikare thĩ tondũ nĩmũkũrũ kũngĩra. Kana ingĩona nĩakuĩte mĩrigo na nĩĩmũhotete nĩbatiĩ kũmũteithia tondũ nĩ mũkũrũ kũngĩra.

Ti mũtugo mwega ona hanini tondũ mũirĩtu ndombĩtwo e wa kũrua, mwanake nĩwe wombĩtwo e wa kũrua. Kumbĩ rĩrĩa mũndũ athi aruithia mũirĩtu ucio, mũirĩtu ucio aneneha emenya amenya nĩ aruithirio, ona nĩ atuĩkaga wa kũĩmena akarigwo kaĩ we ekagwo ũguo nĩkĩ. Kumbĩ niĩ ndionaga wĩ ũndũ mwega tondũ mũirĩtu ndombĩtwo e wa kũrua.

Nĩ ndambire ngĩyũria ciũria ngĩrigũo ĩĩ hihi ndacina ngwacĩ ici cigũcama atĩa. Nĩ ikũgĩa mũcamo mwega kana nĩ gũthũka igũthũka. Na no ndagĩire mathĩna mangĩ ta kũhĩa tondũ ũratũmĩra mwaki ũgĩcina ũkĩgarũra nĩ ũhĩire, no rĩrĩa ndacinire ciahĩa ndacirĩa nĩ ndaiguire na ngĩambi gwĩkaga ũndũ ũyũ kaingĩ kaingĩ tondũ nĩ ndaiguire nĩ kĩndũ kĩmwe kĩega mũno.

Nĩ gĩtũmikaga na kũhũra mbiacara, harĩa ũrĩa ũrendia nĩ athiaga mũgũnda icagi-inĩ, akagũra na agathiĩ mataũni-inĩ akendia kũrĩa itakũragio. Koguo ũrĩa ũrendia na ũrĩa ũragũra hatiri mũndũ ũtonaga ciringĩ yake. Na no kĩhũthĩkaga mũno mũno ũgĩkũyũ-inĩ gũthondeka njohi ĩtagwo mũratina, ũrĩa ũhũthĩkaga kaingĩ magongona-inĩ ma ũgĩkũyũ.

Nĩ ũmũkundagia gatawa getagwo paracetamol, no ndũmũkundagia ũgacoka ũkamũiga mũciĩ, ndawa ĩyo nĩ ĩteithagĩrĩria mwana ũcio gũtiga kũhiũha hanini kamũira mũkinyĩte thibitarĩ. Wamũkundia ndawa ĩyo nĩwagĩrĩiruo nĩ kũmuoya na ũmũteng'erie thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ tondũ no okorwo mwana ũcio ena mũrimũ na we ndũramenya na wamũtwarĩra ndagĩtarĩ nĩ ekũhota gũgũthondekera mwana ũcio. Kumbe ndwagĩrĩiruo gwĩthondekera mwana muciĩ, wagĩrĩiruo kũmũtwara thibitarĩ ihenya ũrĩa kũngĩhotekekana.

Nĩ ĩteithagĩria mũndũ gwĩkũrana wega to wathĩĩ kiriniki nĩũthimagwo ithimi ĩtiganĩte, ũgathimwo mũrimũ ta wa mũkingo woneka wĩnaguo ũgathĩĩ kĩrathi ũgathomithio ũrĩa wagĩrĩirwo gũikara nũrĩa wagĩrĩirwo gwĩka wagĩa mwana ucio nĩgetha mwana ũcio ndakagie mũrimũ ũcio. Wa kerĩ nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo kũrĩa wega, irio iria wagĩrĩirwo kũrĩa nĩgetha wagĩa mwana ũcio agakorwo e mwana wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na oho nĩteĩthagĩrĩria mũndũ kũmenya kana mwana wake nĩ mwega e nda kana nĩ arathaka kana ndarathaka kana nĩ aikarĩte wega kana nĩ agĩrĩirwo gũthondekwo e nda. Wa gatatũ nĩ ĩteithagĩrĩria mũndũ kũmenya mwana ũrĩa ũgaciara to nĩ ũthiyaga ũgathimwo ũkerwo nĩ ũkagĩa kahĩĩ kana nĩ kairĩtu. Kumbe nĩ ũkoragwo ũkĩmenya mbere ũkagĩa kĩ ũtarĩ ũragĩa mwana ũcio.

Motungata ma mbere ya kũheo mwana, mũtumia ũrĩa wohete nda nĩwe ũkoragwo agĩtungatwo, na thutha wa kũheo mwana, mwana ũcio nĩwe ũkoragwo agĩtungatwo. Mwana ũcio nĩarĩkagia gũthecwo cindano itiganĩte, agatwarwo thibitarĩ agathecwo na mũtumia ũcio agakorwo akĩheo motungata na agakorwo agĩthomithio ũrĩa agĩrĩirwo gũikara na mwana ũcio. Na atwarwo cindano nĩandĩkagĩrwo rĩrĩa agĩrĩirwo gũcokia mwana ũcio gũthecwo rĩngĩ, kogwo motungata ma mbere ya kũheo mwana mũtumia ũyũ nĩwe ũtungatagwo, na thutha wa kũheo mwana, mwana ũcio nĩwe ũtungatagwo.

Nĩcia bata mũno tondũ dagĩtarĩ nĩakũheaga mawaitha agĩkorwo mwana wakũ ndarathĩe wega na angĩkorwo nĩwathie kiriniki wathimĩrwo mwana waku kiro woneka mwana wakũ ndarongerera kiro kana nĩagũithetĩe kana e o harĩa arĩ, dagĩtarĩ nĩakũheaga mawaitha ma ũrĩa wagĩrĩirwo gũĩka na mwana wakũ, kana agakũĩra irio iria wagĩrĩire kũhe mwana waku nĩgetha mwana wakũ atwĩkĩ wa gũkũra wega. Na oho nũkoraga atũmia aingĩ nĩmarateaneria kiriniki icio tondũ remwe nĩũkoraga ũrerwo ũthi kiriniki na wathi kiriniki gũthimithia mwana kiro tũ, rĩu okana mũndũ nĩarauga ndagũthiĩ tondũ wathi mwana athimwo kiro na hatirĩ ũndũ ũngĩ arathiĩ gwĩka. Koguo nĩũkoraga mũndũ ona nĩarathimĩra mwana kiro harĩa arĩ na agatũĩka ndagũthi kiriniki ya mwana ũcio.

Nĩ magĩrĩirũo gũkorwo na kĩrathi kĩrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthomithia atumia acio gũikara na ciana ciao. Tondũ rĩmwe nĩũkoraga mũndũ nĩ mwana wake wa mbere agĩa na ndoĩ mwana ũcio ekagwo atĩa kana aikaragwo atĩa nake kana aheagwo kĩ. Nĩukoraga amwe amwe nginya marahe ciana mbere ya mĩaka yao ĩkinyĩte ya kũheo irio, kuũguo nĩ magĩrĩrio gũkorwo na kĩrathi gĩa gũthomithia atumia acio. Na oho nĩ magĩrĩirwo gũkorwo na njanjo iria ciana ciagĩrĩirwo kuheo marĩkia gũciarwo tondũ rĩmwe nĩ ũthiaga thibitari ũgakora mwana ni agĩrĩirwo kũheo njanjo no thibitari ĩyo ndĩrĩ na njanjo gũgacũngĩrĩra nginya ciana kũgĩa mathĩna mangĩ maingĩ ma mwĩrĩ.

Nĩ ndamũtwarĩte njanjo ya mĩeri kenda, na harĩa mũtaratara ndwarĩ mwega, tondũ nĩndakorire ciana nĩ nyingĩ mũno na ũgakora mandagĩtarĩ nĩ manini, kogwo ũgakora andũ amwe nĩmũracokithio, mũkerwo mũthie mũthenya ũyũ ũngĩ na harĩa ũtakwĩharĩrĩirie gũthiĩ mũthenya ũcio ũngĩ. Ũgakora nĩũrakora ciana nĩ nyingĩ thibitarĩ no ndagĩtarĩ nĩ anini.

Meciria makwa nĩmacokaga na hau kabere, ngaririkana rĩrĩa kwarĩ na mũtuthũko wa mũrimũ wa Covid 19, rĩrĩa mandagĩtarĩ mehumbaga matonyo ta maya, makĩrigĩta mũrwaru wa mũrimũ ũcio kana magĩthiĩ handũ kũgĩra mũndũ wĩna mũrimũ ũcio, nĩgetha matigatuĩke a kũgwatio mũrimũ ũcio, kana matigatuĩke a kũrwarwa o nao.

Kũhotithagia ciana citu kũnyita mathomo naihenya noũkamateithĩrĩria kũgĩa na ũcamba tene marĩ anini, tondũ rĩrĩa mwarimũ eta mwana haria mbere amwĩra eke ithabu kana amwĩra athomithie ciana irĩa ingĩ na eke ithabu na amerethere, mwana ucio nagĩaga na ũcamba, rĩrĩa arauma cukuru agathiĩ nakou njaa akorwo ena handũ ararĩria andũ aingĩ nĩakagĩa noũcamba wakũrũgama mbere wa andũ acio amere ũrĩa aramera atagũconoka kana atakũinana tondũ nĩagĩire ucamba tene arĩ o cukuru.

Kaingĩ kaingĩ nĩ twĩkaga ũũ hĩndĩ ĩrĩa cukuru ĩhingĩtwo, rĩrĩa mwarimũ ũmwe wa itũũra o na kana wa cukuru ĩyo etaga ciana magathiĩ handũ onokorwo nĩ nja kana kirathi-inĩ kĩmwe kana o na nyũmba agacithomithia nĩguo o na rĩrĩa mwana ũcio magatuĩka atĩ nĩ ahingũra cukuru mwana ũcio ndagakorwo ariganĩirwo gũthoma kana akorwo ariganĩirwo kwandĩka no gũkorwo na ũgĩ ũngĩ mũingĩ gũkĩra ũrĩa ararĩ naguo cukuru tondũ nĩ arathomaga kaingĩ kaingĩ rĩrĩa e mũciĩ.

Nĩngĩaga na ũũgĩ na ngataũkwo atĩ ti wega gũcagũrani ciana, angĩkorwo mwana nĩ aretwara, na angĩkorwo ndaretwara na magũrũ make, ũyũ ũtaretwara na magũrũ make no ta ciana ici ingĩ ciretwara. Ũguo nĩ menyaga mwana ndagĩrĩirwo gũcagũranio, agĩrĩirwo gũkorwo agĩthoma o ta mwana ũyũ ũngũ ũretwara na magũrũ make. Tondũ onake arĩ ona kĩhoto gĩake, gĩa gũkorwo kĩrathi agĩthoma ta ciana irĩa ingĩ, tondũ onake ena mũtũrĩre wake wa ha kabere na nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩthoma na kũgĩa kĩhoto gĩake.

Nĩmagĩrĩirwo kũmenya mũici ũria ũrakũhũrĩra thimũ na namba ĩrĩa arakũhũrĩra nayo, tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga andũ marakũhũrĩra thimũ, magakwĩra raini yaku nĩrahũthĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ, kana namba ĩria ũhũthĩraga nĩrahũthirwo nĩ mũndũ ũngĩ ,magakũhenia nĩandũ a Safaricom, kaingĩ kaingĩ Safaricom he namba yao ĩrĩa mahũraga nayo, ĩyo nĩyo mũndũ agĩrĩrwo kũrora, angĩkorwo tiyo ndwagĩrĩirwo gũtũma namba, kana mbeca ciothe, na hatirĩ hĩndĩ Safaricom mangĩkũhũrĩra makwĩre ũtũme mbeca, kwoguo mũndũ nĩagĩrĩrwo ahorĩrwo nĩ mũndũ, gũkũĩra ũndũ wĩgĩĩ gũtuma mbia, kana maũndũ ma mbia, mũndũ nĩagĩrĩirwo kũrora namba ĩrĩa ĩra mũhũrĩra atatũmĩte mbeca icio arerwo atũme, kana atekĩte ũndũ woothe mũkora ũcio aramwĩra eke, tondũ, mũndũ nĩamenyaga Safaricom me namba yao, kwoguo acio angĩ mahũraga makoragwo marĩ akora.

Hena itĩ nyingĩ na kompyuta nyingĩ irĩa nĩciagũthomithia andũ gũcihũthĩra ,na hena andũ meikarĩte thĩĩ magĩthomithwa kũhũthĩra kompyuta ici, na oho hena andũ erĩ marũgamĩte aríĩ aroneka nĩyo arimũ andũ aya arĩa maramateithĩrĩria kũmenya kũhũthĩra kompyuta na ũmwe wao ena maĩ aigĩrĩre haũ methainĩ yake marĩa angĩhũthĩra rĩrĩa aigua nĩanyota kana rĩrĩa aigua nĩangara na nĩarenda kũnywa maĩ.

Nĩ ĩtũmĩte maũndũ maingĩ magĩre na macenjie mũno na matuĩke mega, tondũ kwa mũhiano, rĩrĩa ũragũra kĩndũ to nginya ũtinde ũgĩthiĩ harĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ, nĩ woyaga thimũ yaku ũkahũra, ũkauga ũreherwo na oho ũkarĩha o harĩa ũrĩ, koguo to nginya ũtinde ũkiuma harĩa ũrĩ kũgĩra kĩndũ, kumbe nĩ ĩtũmĩte gũcenjie mũno na maũndũ makorwo macenjetie mũno na magĩre biũ.

Hena mũnene wa bũrũri wa Kenya, ũrĩa ũroneka ũkĩarĩrĩa kĩrĩndĩ kĩa andũ arĩa mekĩrĩte nguo cihanaine. Na andũ aya mararĩrio o mũndũ ena kompyuta yake ĩrĩa aroneka nĩyo arahũdhĩra no nĩkũrĩ amwe meho matarĩ na ci, na thutha wa maya mararĩrio hena angĩ marũgamĩte hau thutha arĩa maroneka nĩa amwe a anene ma arĩa maikarĩte thĩĩ, na oho hena mũhũri wa mbica ũroneka arũgamĩte akĩhũra mũnene wa bũrũri mbica rĩrĩa araria na thutha wa mũnene wa mũnene wa bũrũri he mũthuri arũgamĩte ũrĩa aroneka arũgamĩte thutha wake tondũ nĩaramũithia mũno.

Nĩ ĩtũmaga mwana agĩe na ũgĩ mwingĩ, gũkĩra ũria ararĩ naguo hau kabere. Nĩ ĩnyihagĩria mwana mĩnoga ta ya kwandĩka maũndũ ibuku-inĩ, na gũtinda akĩandĩka maũndũ maingĩ. Nĩ ĩtũmaga mwana ahote kũiga maũndũ make ma gũgatũmĩra hau kabere, tondũ rĩrĩa mwana ekwandĩka maũndũ ibuku-inĩ, ibuku rĩu nĩ rĩthiaga rĩkahĩa na rĩkora kana rĩgatarũka, no rĩrĩa ekwiga maũndũ haha, kĩndũ gĩkĩ gĩtingĩtarũka kana gĩtingĩka atĩa, kwoguo mwana nĩ ahotaga gũkorwo akĩiga maũndũ make ma kũmũteithia nahau kabere.

Wa mbere nĩ wagi wa mbura, rĩrĩa mbura ĩkwaga hatirĩ hĩndĩ mbembe kana mboco ĩngĩkũra tondũ ndĩrĩ na maĩ ma kũigana. Wa kerĩ nĩ mĩrimũ na tũtambi tũrĩa tũkoranaga na mbembe na mboco, kwa mũhiano nĩ ũkoraga mbembe nĩ ĩkũrire na ĩgaciara, rĩrĩa ĩciarire nĩguo kagunyũ karoka na gagathegenya mbembe ĩyo kumbĩ mbembe ĩyo ndĩngĩtuĩka ya kũrĩĩka, no ĩteirwo kana ĩheo ng'ombe. Wa gatatũ nĩ tĩĩri, no ũkore tĩĩri harĩa ũhandĩte mbembe ĩyo, ndĩagĩrĩirwo mbembe ĩyo. Ũgakora wahanda mbembe na itinakũra kana mbembe ĩyo ndĩneka wega kana mboco ĩyo ndĩnaciara. Wa kana nĩ ũkoraga mbembe noyage gũciara nĩkwaga fertilizer. Fertilizer nĩ ya bata mũno kana thumu gũitĩrĩria mbembe ũcio thumu na kũrĩmĩra. Indo icio ciothe nĩcicũngagĩrĩria mbembe gũkũra kana mboco.

Nĩ ĩhotithagia mũndũ ũrĩa wĩna mũrimũ ũcio kĩmiri wa mũkingo gũtũũra mũno na gũtũũra matukũ maingĩ ona ena mũrimũ ũcio, tondũ rĩrĩa wamĩhũthĩra ũrĩa wagĩrĩire kana ũrĩa wĩrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ, nĩũtũraga na to nginya andũ mamenye wĩnagwo, tondũ wĩikaraga ota andũ arĩa angĩ, we thiri yaku nĩgũkorwo nĩ ũramĩmeria wega nokamĩhũthĩra wega, kwogwo nĩ ĩhotithagia mũndũ gũtũũra mũno, na kwĩ ĩtĩkĩra na akahota gũikara na mũrimũ ũcio enaguo.

Hena mũndũ ũrathimwo mũrimũ kĩmiri wa mũkingo, ũrĩa no akorwo nĩ mũndũ mũritũ tondũ mũndũ e mũritũ no nginya athimwo mũrimũ ũcio nĩguo ũmenye ũrĩa ũgũikarania na mwana waku kana ũmenye ũrĩa ũgũikara nĩguo mwana waku ndakanyitwo nĩ mũrimíũ ũcio, na no akorwo nĩ mũndũ ũrathimwo nĩguo aikare akĩĩmenyaga.

Nĩwagĩrĩirwo gũciga handũ hatarĩ na riũa mũno nĩgwo ndũgacũngĩrĩrĩe gũthũka, na oho ũgĩciga ndwagĩrĩirwo gũciga cikomanĩire nyingĩ tondũ kĩmwe no gĩthũke na gĩtuĩke gĩa gũthũkia kĩrĩa kĩngĩ, naho ũgĩciga ndwagĩrĩirwo kũiga hakuhĩ na matunda mangĩ ta mĩembe, kana makorobia kana marigũ tondũ nomo no mathũke na matuĩke ma kũmathũkia.

Nyeni cio nĩ citũmĩkaga ta gĩtoero ũkĩrĩa ngima kana mũcere kana kĩndũ kĩngĩ. Na mũkorobia ho nĩũtũmĩkaga wĩ ta fooding kana ũgekĩrwo wĩ ta handũ-inĩ ha matunda tondũ no itunda kana ũkahũthĩrwo kũrĩanĩria o na irio ũguo tu. No ngima nĩ ĩhũthagĩrwo nĩ andũ, he andũ magĩthiĩ mambura ma mwanya moĩ irio ciao nĩ ngima kana moĩ irio ciao nĩ nyeni kana mĩkorobia.

Nĩ kĩndũ ũngĩmenyera kũrĩa mwĩrĩ waku nĩ ũgĩyaga na hinya mũingĩ mũno na hakiri ciaku cigatuĩka nĩ iraruta wĩra wega mũno. Na andũ aingĩ nĩ maheyaga ciana ciao nĩgũkorwo maugaga ciana ciarĩa mwana nĩatuĩkaga wakũnyita gĩthomo na ihenya na mwana nĩatuĩkaga mũgĩ kumbe nĩ kĩndũ gĩtũmaga mũndũ atũĩke mũgĩ na mwĩrĩ ũgĩe na hinya na hakiri ciake cituĩke cia gũkũra biũ wega.

Nĩ irio citũ cia o mũthenya iria itũmaga mũndũ agĩe na hinya mwĩrĩ. ũgatũma mwĩrĩ waku ũkorwo wĩ mwega na iria andũ aingĩ mateng'agĩra kũruga, na ciĩ raithi kuoneka. Na o ho andũ aingĩ nĩmendete tondũ ũngĩrĩa irio ici, nĩ ũhũnaga wega, ũgaikara wĩ mũhũnu na ũgakorwo wĩ sawa hĩndĩ ciothe. Kumbe ũngĩcirĩa, nĩũgĩaga hinya mwĩrĩ na ũkongerera hinya waku.

Wambere nĩũrabatara gũkorwo na mũgũnda, harĩa ũbati gũcihanda tondũ nonginya ũcihande ,wakerĩ nĩ gũkorwa na waru cienyewe cia kũhanda, wagatatũ nĩwagĩrĩirwe gũkorwo na indo irĩa cihũtĩkaga kũhanda, indo ta macembe ,mabanga na andũ agũcirĩmĩra tondũ nonginya cirĩmĩrwo ,wakana nonginya ũkorwo na bataraitha kana thumu nĩguo wĩtĩrĩrie mũgũnga ũcio, mũgũnda ũcio ũkorwo wĩna tĩri mwega nĩguo ũhote kũhanda indo ici nũcĩgethe wega.

Wa mbere mũndũ nĩ abatiĩ kũrĩma harĩa arahanda, akaharĩma wega na akeheria mahuti nĩgetha ahote kũhanda wega. Wa kerĩ no nginya mũndũ akorwo na mĩmera ĩrĩa agũka athecereirie harĩa arĩa, wagatatũ no nginya mũndũ akorwo na bombo na dawa ya kũhũra tondũ cia neneha nĩ cikoragwo na mĩrimũ kana igatambwo nĩ tũtambi tũrĩa tũtũmaga cithũke. ũguo mũndũ no nginya akorwo na bombo na akorwo na dawa ya gũcihũra. Wagatatũ no nginya ũkorwo na mĩtĩ ĩrĩa wohagĩrĩria nĩgetha nyamũ ici itikagwe thĩ itikahutie tĩri tondũ cia hutia tĩri, harĩa hahutia tĩri nĩ hathũkaga.

Nĩ ĩteithagia gũthondeka marĩa matũrigicĩirie, tondũ rĩrĩa mũndũ ahanda mũtĩ, mbura nĩ yonekaga, mĩmera ĩgakũra wega na gũkagĩa na maĩ maingĩ kumbĩ ng'aragu ĩgathira. Oho nĩteithagia mbura kuura tondũ rĩrĩa kwĩna mĩtĩ mĩingĩ, mĩtĩ ĩyo nĩ ĩtaga mbura na mbura ĩgatuĩka ya kuura na ng'aragu ĩgathira.

Wambere no nginya mũndũ akorwo na wendi wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩguo ũhote kũruta ona wathomithio, wakerĩ no nginya mũndũ akorwo na indo iria cibataranĩtie haha ta indo ta cindano na ndawa, na no nginya ũkorwo na maaĩ ma gwĩthamba na ũkorwo na tũrembeko twa maniũru nĩguo kũrigĩrĩria kũgwatania mĩrimũ.

Hena mandagĩtarĩ arĩa mekĩrĩte matonyo mao ma wĩra nao amwe matirĩ na matonyo ma wĩra. Arĩa mateithagĩrĩria mũndũ arwara kana rĩrĩa mũndũ ataraigua wega, gũkorwo agĩkũrigita kana gũkorwo agĩkorwo nĩ ũrarigitĩrwo mũciĩ kana thibitarĩ. Aya nĩo matũteithagĩrĩria bũrũri-inĩ na magakorwo magĩtũthondeka.

Nĩ ũteithagia ciana cia airĩtu gũikara ciĩ theru mũno, tondũ no akorwo mwana ũcio ndarahota kũĩgũrĩra kĩndũ kĩu, kana mũciari wake ndarĩ na ũhoti wa kũmũgũrĩra, no rĩrĩa ciana cioka ciaheo nĩ cituĩkaga cia kũiganana gũgakorwo hatirĩ ũrauga ndangĩhota kũgũra, na othe nĩ atheru, na gũkorwo mwana ũcio ta rĩngĩ ona nĩ agire mbeca ndangihota gũthiĩ kwĩra mũndũ ũngĩ amũgrĩre, no rĩrĩa ũndũ ũyũ watuĩka gwĩkĩka ũũ ciana ciothe nĩ cigananaga na mwana wothe agatuĩka wa kũiganĩra.

Nĩ nyendete ũndũ ũyũ, tondũ mũndũ ona angĩkua mwana, ona ũtamwonete nĩ ũkoragwo ũkĩmenya ũkuite kahĩ kana kairĩtu kumbe ona ũkĩgũra nguo ciaku, nĩ úmenyaga ũragũra cia kairĩtu, kana ũragũra cia kahĩĩ ,ũgaikara hakiri-inĩ ciaku ĩkimenyaga nĩ muthemba ũrĩku wa kana ũragĩa.

Nĩ ũhotithagia mwana kũhota kũhũrana na mũrimũ ũngĩkorwo umĩrite, kana kũrwara mũrimũ ũngĩkorwo umĩrite, no gũkorwo nĩ mũrimũ wa kũharwo kana gũkorora. Tondu rĩrĩa mwana akundio nyamũ ĩno ona kũngiumĩra mũrimũ ndũngĩmũnyita, no rĩrĩa aga kũheo kwaumĩra mũrimũ ũmũnyitaga hauhau na ndahotaga kũhũrana naguo tondũ mwĩrĩ wake ndũrĩ na hinya ũcio wa kũhũrana na mũrimũ ũcio. No rĩrĩa akundio no hinya mwana ũcio kũrwara, na arwara nĩ ahotaga kũhũrana na mũrimũ ũcio.

Hena rũĩ rũrĩa rũrĩ na gĩko kĩingĩ mũno, gĩko kĩrĩa kĩroneka kĩrauma handũ gĩgakururio gĩgoka gĩgaikara haha, kana gĩko gĩtetwo haha. Na mĩena ya rũĩ rũu kwĩna mĩtĩ mĩingĩ na kwĩna manyũmba, na oho hena na mwana ũroneka ũrathaka na maaĩ mau, ũrĩa no akorwo atangĩmenya maaĩ mau ti mega kana maaĩ mau mena gĩko, tondũ nĩaroneka agĩkena mũno. Na oho hena manyũmba maingĩ mũno ma andũ hau marigicĩirie.

Kũrigitwo gwa tĩri nĩ kũmwe gũtũmaga maciaro makorwo makĩagĩrithia mũno, tondũ tĩri ũcio no ũkorwo wĩna mũrimũ na ndũramenya, no rĩrĩa wamba kũrorwo tĩri ũcio mũrimũ ũcio, ũkĩhanda nĩũkoragwo ũkĩmenya tĩri ũcio nĩ mwega wa kũhandwo na ndũrĩ na mũrimũ o wothe ũngĩtũma mũmera waku ũthũke, na wahanda nĩũmenyaga hatire igunyo kana indo ingĩtũma indo icio ithũke kana ciage gũtuĩka nĩcigũkũra wega na ũrĩa ciagĩrĩire.

Kũngĩkorwo kwĩna heho mũno na ta rĩngĩ mũmera ũcio ndwendaga heho, nĩũkoraga mũmera ũcio nĩwathũka, kana kũngĩkorwo kwĩna mbaa, nĩũkoraga mũmera ũcio nĩwahĩa mũno, na ningĩ kũngĩkorwo riũa rĩarĩte mũno na kĩrĩa ũhandĩte gĩtiendaga riũa, nĩ ũkoraga nĩkĩoma na nĩũkoraga nĩkĩaga gwĩka wega. Kumbe nĩkĩo kwĩragwo ũkĩhanda ũgakorwo ũkĩrora ũrĩa kũhana nĩgetha ndũgatuĩke wa kũhanda na ndũgethe.

Tĩri wĩ mũnoru nĩũtũmaga irio cikũre wega, na ikũre cina na mĩmera mĩega, tondũ no ũkorwo nĩ wahanda ndũrĩ na mbeca cia kũgũra bataraitha kana ciakũgũra thumu, na ũkorwo ndũrĩ na thumu, no rĩrĩa tĩri wĩ mũnoru o na ũhandĩte ũgũo ũtarĩ bataraitha, kana ũtarĩ thumu, mũmera waku no ũkũraga wega na ũgakũhe umithio mwega na ũkahatha magetha mega.

Nĩ wagĩrĩirwo gũciga handũ hatarĩ na rugarĩ mũno. Ta kwa mũhiano kĩndũ ta mbembe wakĩgetha wacithandũra, nĩ wagĩrĩirwo gũcihũra ndawa ya mbũca na ũgaciga handũ ta gĩbuba-inĩ na ũgakunĩka. Niguo kurigĩrĩria gũthecwo nĩ mbũca. Na indo ingĩ ta waru, ta waru ndũagirĩirwo kũigwo handũ hena rugarĩ mũno na ndwagĩrĩirwo gũciga handũ ingĩthecwo kana ingĩkomanĩra ithũke, nĩ getha ũtuĩke nĩ wagetha magetha, na wamaiga wega, na watuĩka wa kũmahũthĩra wega.

Wambere no nginya ndigĩrĩre nĩ ndahe arĩmi bataraitha wa kũigana, tondũ mũndũ angĩhanda na ndarĩ na bataraitha hatirĩ magetha angĩona. Wakerĩ no nginya ndigĩrĩre bataraitha ũcio nĩ wagĩa raithi nĩguo ona mũrĩmi mũnini akahota kwĩgũrĩra bataraitha ũcio na akahota kũrĩma wega. Wagatatũ no nginya ndigĩrĩre nĩndamahe mbembe kana kĩrĩa marahanda tondũ no ĩkorwo mũndũ ena ha kũhanda na ndarĩ na mbeca cia kũgũra mbembe icio.

Ndiagethire ũria ndatanyĩte, tondũ ndiagethire mbembe nyingĩ kũringana na ũrĩa ndahandĩte, na ngekĩra meciria makwa nĩ ngũgetha. No ũndũ ũcio nĩwacũngĩrĩirio kana ngĩaga kũgetha ũguo ndatanyĩte nĩũndũ wa mbura nene, tondũ mbura nĩyoirire ĩgoka ĩgakua irio ciothe, ũgakora mbembe ciaku nĩithire kana igabutha na imwe ikarega gũciara.

Nĩ hakoretwe gũkorwa na mĩnoga mĩingĩ mũno tondũ kĩndũ gĩkĩ nonginya ũtigĩrĩrĩ nĩkĩahũna, nonginya ũthiĩ ũkĩrehere mahuti gũkorwo kwĩna mahuti kana gũtarĩ nonginya ũkĩrehere. Wagii wa mbeca nĩũndũ ũngĩ ,nonginya nyamũ ici cirĩe irio cia nduka natarĩngĩ nĩwagire mbeca na nonginya cirĩe na ningĩ nĩ ũrĩ umithio wa iria tondũ ona wanoga ũguo wothe thutha wa múũhenya nĩũkoraga nũrakama na nĩũranyua ĩrĩa rĩaku na ndũrahũthĩra mbia kũgũra iriia rĩu.

Nĩ mahotete gũkinyĩra ciana ciothe tondũ nĩ ũkoraga okwanĩrĩrwo ciana ciheo kana irigitwo, nĩ ũkoraga hatirĩ mwana warũgwo. Tondũ nĩ kwandĩkagwo andũ, andũ acio magoka o mũciĩ o mũciĩ makĩingĩraga, koguo nĩ ũkoraga hatirĩ mwana ũtaraheo na ũgakora mwana wothe nĩ amenyereirwo.

Kwĩna ngarama ya njanjo cia ciana harĩa rĩmwe nĩ ũthiaga thibitarĩ, na ũndũ ũcio nĩ ũĩ mwana agĩrĩirwo kũheo bure, ugathiĩ thibitarĩ ũkerwo gũtirĩ ũkerwo uthiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ ĩrĩa ũramenya nĩ ũgũthecerwo mwana na ũrĩhe, hau hagakorwo e kĩndũ kĩritũ mũno. Kuũgwo nĩ hagĩrĩirwo gũkamenyagwo thibitarĩ ciothe ciĩ na njanjo iria ciagĩrĩire na ciana ciothe nĩ irathecwo wega.

No nginya ũcerere nduka ya andũ a Safaricom, tondũ acio no o mangĩ gũteithia na no o mangigũthondekera thimũ yaku, na bengi yaku ĩtuĩke ya kũhingũka. Tondũ no ũthiĩ gwĩthondekera kana ũhitithanie ũkore nĩ wa thũkia biũ kana ũkore mbia ciaku ciorĩra oho. Kumbe no nginya ũcerere andũ a Safaricom mahote gũgũthondekera thimũ yaku nĩguo ũhote kũingĩra hau wega.

Harĩ na ũgitĩri mwega tondũ thikũ ici ti ta tene ũrĩa mũndũ atũmaga mbeca agacoka agacicokia mwena wake. Thikũ ici he ũrĩa mũndũ aratũma mbeca na ndangĩcicokia na angĩtuĩka wa gũcicokia he ũrĩa andũ a Safaricom mekwamba makũhũrĩre, makũrie kana mbeca icio cicokio. Kumbe kwĩna ũgitĩri mũnene mũno na nĩ ũndũ mwega wa gwĩka.

Hena andũ erĩ arĩa mekĩrĩte nguo ihanaine, na oho mena ngũbia ihanaine, na arĩa mena thimũ, arĩa maroneka nĩgũthomithia marathomithia andũ. Na thutha wa andũ aya, hena mũndũ wĩna camera, wĩkĩrĩte ngũbia njirũ, ũrĩa aroneka nĩ mbica arahũra.